Ore batisho ore batisho nai naidim nanu ashu ore tenepuku batisho tenaalo emurua namanya nanu Kajiado west ati Kajiado North atii, eh kelakwa ketorrok iyiok irbarabarani entoki edukuya. Neeku ore pelo nikitum entorroni, kilamita si police station. Neeku kitambo naade pe kitum ereteto torpolisi, nebauni naji nkaulele, naa mekiata ina reteto, keya muda naado ashu akeya erishata naado petumoki naa pekitum ereteto. Kilamita si sipitalini, neeku enaa iltamoyia, kitambo netumi igarrin naapuo inewueji, naaya sipitali, na kegol akeyie. Neeku, kekiti ereteto nikiata ashua tenepuku batisho na kekiti ereteto nikisioki atum.